Boishoni cheinyoruu en offisit tab uduma kocheu siret tab gee sikekoni kipandet tii anan ko kewolun kipandet ngotko kiimete, boishet age kosiret tab gee asinyorchigee certificate nebo siget, imuch inyorchi gee koraa boishonik ab inkanasenguny chebo mungaret ne iyoe, inyorchinii gee boishet akopo rabishek ab somanet chekisomonen en sukulishek ab barak koraa en offisit tab uduma, boishet age koraa koimuch inai akopo ole ilipondoi sirkali kopun KRA ak inoe koraa akopo boishet ab biik chekikomuny en boishonik chekiboishe en sirkali.

Ngot awendi ofisitab Huduma, ko imuch anyorchikei boisionik che che chang chebo serikali, choton ko cheu, siretabkei asi kekonon kipandet ii anan ko kewolwon kipandet yan kamete, imuch kora awo ofisitab Huduma anyorchinikei boisietab rabiisiek che kisome asi kesomane en sukulitab barak. Imuch kora awo ofisitab Huduma ap asirkei aek birindetab kura.

Inonii ko baibai yon imoche iam baibai inome ibole bololiot imuch iblalen bololiot rotwet tii icheruuu bololiot sinyoruu pendo nekiome en orit yekibali itil kwenet tii asicheruu tenterek lakten tenderek choton nii akitilatil komengekitun imuch iam buchi anan iteste lokoek alak.

Noker nii konyone metinyun ogiliek chemiten kotini kochobot konam kesit, kotonoso icheket komoche konam kesit anan kokotore kesit. Ibwotwon niton betut ab lewenishet yekikoesho Raila lewenishet kolelen mokiit koitoshet ab lewenishet nekibo kenyit ab elibush oeng ak taman ak tisab kiwo inendet kotinii koyome koyesho koitoshek choton asikobit keweki gee keketyi kebir kuraa, maiyan kotini ngalek choton bo Raila ak kobarasta Uhuru Kenyata ko kobelindetab kolewenisho noton.

Inonii ko oreet oleimuchi inyorchikee tikitit asikobiit ibuun karitab maat, iboishen abiit anan ko soet asinyorchikee tikitit noton nee inome isirekee inomeen koinutikuk ii ak olewendi, yeitestaa ilibaan rabishek chekokimwoun en yoton, yekailiban rabishe choton komong'u receipt kobun abinoton anan ko soet ne noton ko ibortoi yon ichute kariitab maat akiwee elekewendi.

Ichechuu ko rabishek chebo rarakik chebo emet ab kenya chebo kenyit ab elibushek oeng ak mut ochome rabishek chutok amun en kasarta nyin ko kimii ngueny olien ab tukuk kosir inguni en kasaraton ko kiimuch iolishe rabishek chuu ialen tukuk chechang chebo komonut che inkeker inguni komoole rabishek chutok. Inguni en kasari kimii ko kotiolishen rabishek chuu komoole kii nebo komonut noton amunee si ochome rabishek chutok.

Inoni ko oretab muswongnotet ye iyumen aisurut emetab kenya, yoe kou niton en koboch kenyit ii koyumii aisurut ak konai che liponi chi tugul en kenyit noton. Yon kiyoe boishoni kesir boishet ne iyoe ak ole yoen boisho noton, rabishek che itoche en boisho noton ii ak aisirutu ne iliponii kobaa serikali en boisho noton

Inonii ko ole imuch isirte gee en katit nekitou sirikali asikunyumyum bilit ab sipitali, netai ko inomii ichile en simoit nguny alamet ab kecheyat agenge angwan tisab ak alamet ab karit ab maat nebo oeng indoii number chebo kipandet ak iyokte, nebo somoki kelenin itestai iyeshe ak isoman mokutik ak tetutik anan kot timoche iweke koraa iweksei. Nebo angwan nii ketepennin numbait nekichuten, numbait niton ketepe sait agentukul yon imoche ichut, nebo mut ketepenin akobo boishet ne iyoe kot tiyoe boishet nebo sirikali koyoche imwaa ile iyoe en onon kot oiyoe boishet ne nenguny imwoe koraa ko kotko metinye boisho aketukul imwoe koraa. Nebo loo ketepenin kotko tomo kitunin nii anan kirikese anan ko kioser gee anan ko imosoket, nebo tisap imwoe kot titinyee kewelutik alak tukul chebo borto ak yekeitar chutok tukul iyokte en ngwokindo inyoruu sirutyet nenywach ne iboruu kole keisir gee komie ako makat ilipan atak en bilit niton asikotoretin en bilit ab sipitali.